Tij pur en tich ma jal ma dwa timo nyaka bed jalno moyie kendo en gi chir kendo en gi ngufu matek moloyo kendo jalno ma jakinda. Nikech tij pur dwaro ng'ama oyie ote moro amora mondo olos gino maber. Tijni mondo ichake ber ka ikwongo iloso kari ma idwa time pith kod kodhi midwa pidho mond inyag olembe mabeyo e puothi midwa loso no. Kuom mano endo, jalno onego okwong obet puodho no ka oyugno mondo oket ochok yugi kwonde mopogore opogore eka obet gi nafas maber mar pur. Bag' pur e ka bang'eno okaw kodhi oket e low mondo ochak ti kanodwa pidho oduma kata oganda. Kata kanodwa pidho gino mopogore gi chamgo kendo.

Kaka wanyachamo chiemb kich, nyakibed gi lewni mageng'i kuom kich mondo kik gidonj kuomi kendo gikayi. To kendo kidwachamo mo kich tonego ibed gi mashin magolo mo e odgi. Kendo kik ineg kichgo nikech ibogeno mono bang'e. Kinegogi tokichak iytud mono kendo. Kak wanya chamo mo kich. Wanyachame gi kuon, wanyakete e mkati mosenyiew mondo wamadhgo chae gokinyi, inya ted kode alot nikech kak ung'eyo nitie jogo matiyo kode mondo othiedh ahonda. Mano e kak wanyatiyo gi mo kich. To kik wiu wil ni kikawo mo kich kik ineg kich.

Kane achako tijni mokwongo naketo kothe e tuta mane abedo ka aolo ne gi e pi pile ka pile godhiambo ka kodhiambo. Bang'e emane agolo achako apidhogi e puodho maduong' mane aseiko ne gi. Eka negibedo maricho. Kute mathiso nochako chamogi. Chuno ni nyaka ne wakaw nyath mondo agogie. To kaluwore gi kinda kod teko kod mor gi hilo ma ago gi olembe magombo neno e kit tija matek, to chuni ni nyaka ne agonengi yath. Kor yath ema nyaka gonegi eka gidwogi e wang' gi.

Kaneno tijni, tich mabiro e pacha en tich mar kwath. Kwath en tero chiae mondo odhi okwa, gichiem kendo giyieng' e lum, mondo gidhi gimodh gidog e abila margi koda kuonde monego ketgie,

Alwora wa tijni en kuma nyaka ikuong ipidh njugu, kosedongo to gik kuma koro ka jogiendi nosepudho gi ogolo gi e puothe moketo gi oko. To kuma gintie ni imoyo gi kendo, igolo gi, nitie jogo ma dwa kao gi kama iuso, moko ikao iboko idhi uso kama, e bei maber kendo ji yudo ohala maber. Tich tek lakini kinda gi keyo, e ma iketo mbele.

Gimatimore ka en ni iwang'o ring'o etie wang'ayo e kibanda, tiusoga e ring'o kae manumu. Ma achiel kuom tije maji timo mondo iyud ka ginya chiemo ekit ngimagi mondo gidhirgodo ngima.